Ranyisini nyisowa yore mitiyogo mag oro pesa kata golo pesa kitiyogi simo kendo okonyo e miyi chendro kata miyi nyiso gi nyinge gi jokmane ioronegi pesa kata oroni pesa